baas eng yoon okere kerbesik chekanam teta chekakochang'a kabisaaa neaa eeh kerbesichuto kochuten korotik teta sikobit kochuchun komokotoreti teta kotokotesta, yoe kosakit kora teta ak kobetyi korotik koibu asenet neo kabisa en kobotindet, makat eng kobotindet kobisjhen oratinwek cheter ak cheter ak cheter sikopit koisto kerbesichuton, miten chekebishen kerichek ak komuch kora kouu ng'okaik sikocherchin akenge ak akenge sikocherchin teta akot kora anan koboishen kobotindet eut kobit koisto eng akenge ak akenge kotar kounotok.